Kore neikoni peiboori moyaritin nayau nkaree naa enshere kopuo naa ltunganak ayer nkariak meitootua eton etuu ewok nkariak kore sii ng'hai oitei naiboorieki moyaritin nayau nkaree naa tenepuo naa ltung'anak aiyaa ldawai te sipitalii oitibunyekii nkariak neponuu naa apik nkariak metisidanaa naa pookii omokuree naa etii moyaritin, kore sii nghai oitei naiboorieki moyaritin nayau nkare naa tenepuo naa ltung'anak asuj naa usafii emakeon epuo naa ninshee adol aramataa biotishoo enshee eusafii peepuo naa aibooyo moyaritin naijo nenia nopuo sii ltung'ana aaku kore peenya ntokitin natuwaa lganayoo laijoo duo olmachung'wa tanaa sii lmaempee nengaz aituk tenkaree sidai narukoo peepuo naa aaku keisidan peemepuo naa ayau nenia moyaritin nayau enkaree.

Kore inkiasin ebiotisho naaishoori temurua aang naa biotisho eeishioi amu kepuo naa aiteng'en ilewa onkituak eneikunaa eeishioi tenebo sii wonkoitoi naapuoi aaibooyo eishioi neitu eipangai tenebo sii onkulikae ake ore sii nkulie kiasin nashoori naa tenebo naa wenkitibunoto aaitung'aa iltung'anak imoyiaritin naijio noo nkoshuak tenebo sii womoyiaritin naaijio ne cancer tenaa sii moyian e pressure onkulie moyiaritin ake kore sii nkulie kiasin e biotisho naaishoore te murua ang naaa tenebo naa obiotisho oonkera kutitik amu ore nkera nepuoi aaya clinic aaishoo naa ildawai nepuo sii auud isindanoni enaa naa najo sheria ele osho le kenya.

Koe irbulabul loloirobi naa teneboo okaasin amu kore iltung'ani oota loirobi naa keisiing' ninye oleng. Kore sii likai irbulabul naa keng'ee ltung'ani lng'oos ning'ee sii atua nkiyaa amu koloo naa ninye akeiyeu neooj koon atua nkiook naa tana sii atua nkiyaa. Kore aitokii likai irbulabul loloirobi naa ng'uroojet aa koiloo ltung'ani awuen airoog naa tang'araki nairasuta loirobi . Kore sii duake likai irbulabul loloirobi naa nkumeshiin tonoruko ltung'ani amu korukunye lkuluup aimuu nkumeshiin nkaatai pookin. Kore sii aitoki ltung'ani oota loirobi naa kedany danya nkutuuk amu keedanya naa tang'araki loloirobi. Kenyaa sii ltung'ani nkijeepe amu aing'aas naa ltung'ani aniing' nkijepee ng'araki naa nemee sidai sesen tang'araki naa loloirobi otii.

Kore tana kaata ltamoyia te nkaang naa kaiyeu nabotiare aramaat, naa kore ang'aas naa ne dukuya naang'as naa asuuj baa natejoo lkitaari ng'araki na doo naiwesekana metaa iwaa sipitali ang'aas neeshukuni naa taapare te nkaaang. Kore taa nenia baa natejoo lkitaari naa lomoon loipirita ndaaki nainoos. Amu maaniki doo ejoo lkitaari meinoso ndaaki naaje niduaya naa enye enya ramaat ajoo atuu naa einoos enia ndaaki. Maaniki sii ejoo naa lkitaari enchoo olkiek ojii ajee ta nkaata naje. Nuloo naa aduaya aitasheki ajo ncheere atooko naa ele ltamoyia lkiek te nkaata natejoo lkitaari . Kore sii tenejoo lkitaari eyaari neyauni ele ltung'ani sipitali nkolong' naje naduaya naa ajoo eshomoo naa sipitali enia olong' meshomoo lkitaari atokii naa aduaya biotisho enye.

Kore nkitobirokinot naiteng'enii ntoiwotin naibelekenyekii ltung'anaa teloshoo le kenya naa teneboo olomon naa lebiotishoo eishoi olkulie omon siake eipiritaa bipotishoo enkeraa tanaa sii biotishoo osesenii lenshee kore taa tankarakee naishorii naa ninshee inia ng'eno ebiotishoo eishoi kopuoi naa aduaya ninshee ajo kiopuo naa ninshee aishoo naa tenkoitei naneree amu kore duo tanaa taa nkituak nelikinii naa ajokii eisidai naa oleng' teneikii ltung'ani sipitalii nkarakee naa tesipitalii naa kinshoo lkitarinii ldawai nopuo sii lkitarini naa aduayaa biotishoo inoo onenia kerai kirii kore sii duake tanaa lkulie tung'ana taake lemaraa nkituak kopuoi sii ninshee aiteng'en naa atokii ninshee ajokii ensheree eisidai oleng teneloo ltung'anii duo sipitalii nomowon naa awon aishoo koon lkeek le ang' nkarake kore naa tiniloo sipitalii nikimpimii naa te machinini naata naa ninshee ng'olon nayelounyee moyaritin nukupoi naa otokii abaki tenkoitei sidai niloo naa aishiu.

eisidai pintanak nkerai kinii natoiwakii tankarakee kore naa anaa naibelekenya inia kerai nghojii shii notoneitaa aaaku naa mokuree etii atua nkosheke ee nghotenyee naaku naa kotum naa ninyee moyaritin asiokii alang shii etii nkoshee kakee kore naa tankarakee nenia kulee ee lkinaa naaku keata naa ninchee inia biotishoo sapuk nopuo naa ninshee aaku keret naa inia kerai teneitanakii nkarakee kore naa taatua kulee nenia ellkinaa notum nkerai ntokii pooki nayeu sesen potum naa atubuluu egol kore sii nghai koloo naa otokii aret nkerai motumoo biotishoo sapuk amu kore inia kerai kinii meyarii neishorii nghai daa taatua lapatin ilee kulee ee lkinaa ake eyarii neitanakii anaa naa metabakii naa lapatin ilee kore taa teneipitaaa lolo apatin ilee nopoi naa aaaku keishoriri naake nkulie dakii kakee kore ngaz duo nanere oleng naa peitanakii polo naa ninye naa atum biotishoo noloo sii sesen adup aterere moyanitin naidim naake nolokunyee.

Kore pee itanaaki nkerai kitii naitoioki noloo naa sesen lenyee atuum ndaa nenere , naa ndaa sii naduup sesen lenye naa aitayaala pootum naa ninye atumoo biotisho sidai. Kore sii aitoki tenetanaki nkerrai kitii nepoi naa aishoo ninye ntokitin nariip sesen amu kore kulee e lkinaa ninchee etii ntokiti pookin naiyaari shii nenyai te ndaa te nkerrai kitii. Ng'araki naa nimenere neishori ninye kulee ndaakin naa etoon eitabaki laapatin le elee. Naaku naa keneree pee eitanakii nkerrai kitii naitoioki pee rashaa naa sesen lenye atuum enia nkuvuu lenoo naa nkerrai atuum biotisho etoon aa kitii. Ng'araki kore paa atuu otuum nkerrai neni kutii elkina keidiim naa ninye lonoo neraasu moyian enia nkaata ake, ng'araki naa neibelekenya shii ng'oji netii amu eibung'wa naado alutuu ong'ata tana sii euyoo boo kakii eloo shaake atuaa nkosheke naa eng'otenye netii. Naaku naa keneree naa neitanaki poloo naa sesen lenye aduup naa atibiiko tatua naa ana area nkaai naibung'oka nemee noshii shiake ekawaida natii nkosheke eng'otenye.

Koree mbaa endamunot naidim aikunaa pamanyaa ntokitin apaa naitiship naa teneloo naa metaa atumo nanuu ng'hai ng'enoo aiyelou ajoo kore apaa ntoki najee naitiship nemeisidai amuu indim taata apaa naa keatai sinkolio likintiship limiyolo ajoo aakutuk eirorietai eranyutai tenkutuk nimining' iyie ining naakeye nijoo keisidai alee sinkolio naa kintiship tinining' kore peeton niyelou ajoo kong'orishoi apaa teloo sinkolio naaku naa mokuree naa kintiship ngarakee naa anaa niteyoloo ajoo mee lomon sidan enyautaa alee sinkolio kakee imanikii aa mororee tanaa sii lkulie omon akee lemeishia duake neinining' naa ltung'ani naaku nenia baa naa endamunot nikindim aikunaa metaa minyor ntokii apakee nikintiship.

Kore entoki nayieuni pee eitadouni malaria tenkop ang naa kepuoi naa aang'as aisho iltung'anak ng'eno meteyiolo ajo enkojing'ani oshi nayau malaria kore naa peeyiu iltung'anak neibooyo malaria nepuo naa ninche ainyiang'u ineeti enaa nepuo asiho ineeti te sirkali metaai oltung'ani lemeitoipore naa neet ashuu keirag atua net kuarie pooki peemelo naa enkajing'ani ainos kake ore naa enaokoni peeiboori ina ojing'ani pemeitokini naaduo ajo ninye nayau malaria naa nepuo iltung'anak aadun ikujit naamanita inkajijik enye nibukoo inkariak olchafu natii boo tenaa peemetum naa nkajing'ni ng'ueji naa neeiki ninche peetum ainosa iltung'anak kore aitoki ngae naikoni teneiboori malaria naa tenepuoi naa aaliki iltung'anak ajo ore peetum oltung'ani irbulalabol leina moyian nenapinam enkata nabo alo sipitali meshomo naa irkitarini aisho ildawai amu kore naa peesaruni iltung'anak aaisho ildawai neeku naa meendelea naa ina moyian ejing'ita naa atua lorere.

Eeh katooko apa irkiek liang naa irkiek sii liapa. Naa kore apa imaroto ai naa encheere kateroto lolo irkiek amu kaata apa lodua tenebo sii okirewuaj. Naloo naa aook olchaani ejii maarubaine naloo naa aloopisho naloopu nenia moyian pooki. Naniing' naa ajoo ketaa sidai oleng aidipa atooko lolo irkiek. Kore sii atooki paa idiipa aitokik ake atooko lolo irkiek naitoki aitoki atuuru lchaani ojii laikirding'ai ng'araki ilkirobii naitooki aook ninye. Nadool ajo keishuiye naa lkiirobi loo lshaani oji laikirding'ai amu kore pee ookie shaai tana sii niokie duake nkaai tooki ake natiwua kulee ana sii inoosie looshoroo. Naaku naa kesidai oleng amu kereet naa sesen.

Kesidai tinias usafi emakeon ng'araki kore na pii eas usafi emakeon idiing' abaki iyie ajo ishipaa te ntauu amu kore ltung'ani oata usafi kenyoor abaki ninye atijing'a atua ltung'ana nenyoor sii ltung'anak atobuatere ninye , amu kore ltung'ani loota lchafu naaku naa keidiim iltung'ana nomotoon toninye. Nga'araki nang'uu sesen ng'araki naa natuu eloo naa ninye aduaya ramatare e usafi enye emakeon. Kore taa dei usafi emakeon naa keipirita ninye nkiigaata e lyaya, tana sii usafi naa enkutuk. Amu kore ltung'a paa atuu iij laala neng'oii naa nkutuuk. Naaku kore pee ing'oi nkutuuk naaku naa meiyeu naa ltung'ana neibuatare , leloo naa ninye aaku meeta serian ng'araki naa nemeekweni te nkojii natii ltung'ana nimeyoo abaki airorie naa ltung'ana.

kore eisia nayeuni nias tiatua enkisiayare e biotisho naa piilo naa aduaya ramatare ee ltamoya oo lkulie tunganak siake kore sii nghai siai nayari nias taatua nkisiayare e biotisho naa piilo naa aisho ltunganak ldawai tanaa duo lkitarii iraa naa nilo aduaya lolo tamoya anaa meishiu kore duo tanaa ltungani laijo duo naa siraa nilo naa yie aduaya biotishoo ee sesen tonoboo ono usafii elolo tamoiya nidol ajo keata ltamoiyai nankan sidan keitukokaki nankan tanaa sii kore duo poolo naa metaa eshomo ninye choo tolkitanda lenye aitirdaki naa te sipitalii nulo naa aduaya poopuo naa aiko ajut naa inia choo enyee kore sii ng'ai siai nayeri nias taatua nkiasiayare ee bitisho naa piilo naa aisho ltunganak ldawai tanaa duo ltungani naa loti nghojii nimiriekii ldawai itii nilo naa aisho ltungana ldawai eipirita naa vile tanaa sii nkoitei natejoo naa lkitarii enshorie, nilo sii aduaya pemeyaa ltungana ldawai lemeyeloo aitumiayai tanaa pememirakini nkera ldawai

Eikitii saa nayaa peepej peishiu naa kore mbaa naitalakwan nkishiunyee naa teneloo naa metaa mesujutaa ltung'anii enatejoo lkitarii tanaa sii mesujutaa naa lltung'ani mbnaa ebiotisho enyee kore sii ng'hai tokii naitalakwan nkishiunye naa teneloo ltung'ani aaku mook lkeek anaa natejokii amu eidim duo netejo lkitarii tooko lkeek nkatitin unii tamoarii tasiran, dama oo teipaa kakee niloo naa yie aaku teipaa apeny iwok naaku naa kore teinia kataa musujitaa naa netejoo lkitarii niloo naa yie aitalakwan nkishiunyee inoo kore sii ng'hai naa imanikii duo etejoo lkitarii muntokii awok ntokitin natuwaa naishii kore naa peelo ltung'ani agiraa aton awok naishii netejoo apaa lkitarii mewokii naaku naa kelakwanuu nkishiunyee eloo tamoyai.

Kore moyiaritin kumook naata ildiain naa teneboo omoyian najii nkwaang. Naa kore neikoo piiyeloo ajo keeta ele ildia emoyian najii nkwaang tana sii najoo nkulee iltung'ana kishaa. Naaku keirukoo samplaal nowuen ildia abuak buak metoki ebuakita, ning'asi abaki aaku keinosi ltung'ana lenyenchee, naa nkeraa te atua nkaang, nemiir ntaare ainos niiyeloo naa ajoo keeta elee ildia enia moyian najii nkwaang. Naaku kore ninkoo piriip ildia niloo tenia moyian naa pieen ildia linoo te nkaang pee moloo areree ildiain amu kore naa pee eloo meinoso ildiain loo nkulee ang'yitie neraasu na ninye nenia moyiaritin. Kore sii nkaai naa tiniyaa ildia linoo ayaaki ilkitaari meshomi naa areem ninye sitano tana auud sitano lenia moyian. Naaku ore naa enia nkaata pee uudi nikinchoori naa certificate metaa kore pee oloo neinos ltung'ani nimikintalaaki naa ajoki talaa sitano pee epoo naa auud eloo ltung'ani onoiso ildia linoo.

kore roruat nayeita sirkalli peiboorie ermerai le cholera naa enchere koloito naa sirkali ayaa sheria enye aduaya ajo kore nghojitin pookin nainosieki ndakin anaa nkotelini nesujutaa naa mbaa e biotishoo nesujuta naa sii otoki lomon naa le usafi peemopuo naa amiraki ltunganak ndakii te nghojitin netii lchafuu naidim naa neitarasuu ltungana inia moyan ee cholera kore sii nghai naa kenyokitaa sirkali arawaki ltunganak nkariak te lperejini amu kore naa poopuo ltungana awokuu nkariak naingua lperejini nomotumore naa nenia ariak lchafui laijo duo naa noo sewage naidim naa nopuo aitarasuu ltungana inia moyan naji cholera kore sii nghai eishorita sirkalii ltunganak ldawai oopuo naa apik nkariak tonopuo naa awokuu to royeitaa pootum naa nenia ariak atisidana neyar moyaritin natii oo ntokitin naidim neyau moiyan naijo duo nia e cholera

Keikumok isipitalini naata ICU naa isipitalini e level 4 5 o level 6 ninche naa tenkumoi naata ICU naa ore naaijio Kenyatta referral hospital naijo moi hospital natii enkang eldoret tenebo sii osipitali naijio jaramogi oginga odinga natii naa ninye Kisumu koree sii nkulie natii ICU naa sipitali naijio Nairobi hospital Nairobi west hospital tedemo naa omata eituntaa aikata oshi nanu alo icu netitu sii alo adol oltamoyiai otii nkaraki naa neitu oshi nanu atum oltamoyia lano adol otiii naa ninye icu.

Eeh keret enaata orkina entasat tenebo onkerai enye to nkotoi natiwaa ana kore naa nkerai koloo naa ninye atuum naa ninye biotisho sidai ng'araki naa kore naa kulee elkina naa ninye naa ndaa sidai natii ntoki pookin naiyeu sesen le nkeerai eng'asitaa naa abuluu. Kore sii te ntaasat koloo naaa enia ntoki aret ninye ng'araki kuloo naa aisaidia tana sii aret ninye metaa kore akili tana sii ndamunoot enyenak netii naa sawa. Ng'araki kore naa pee eloo pataa entanak nkerai ilkii nemetoki naa akuu ketii meeon tana sii nimeintoki naa kulee aabukori maate. Kore naa ntaasati naa keiteng'enaki esidano enkishoroto e kule te nkerai enye amu ore te kilniik tana sii tene poo naa ninchee sipitali nepoo naa iltung'anak le biotisho otii sipitali alikii naa ajoki keneere nepooi aitanak nkeraa to loopatin ilee lekwee meetoi nkaai neishooki kulee elkina ake.

Kore enduata eltung'ana otii ang' tentokitin naasi tankarakee emoyan elakunya naa enshere kejo ninshe kore inia moyan elakunya neme moiyan nasipaa kakee keidim naa moyan nayau sakut tanaa sii sakutoree kore lkumoin leloloo tung'anaa nemenuyoraa ninshee apuo sipitalii tanaa sii apuo atum mbaare esipitalii tanaaku keata moyan elakunya amu modol naa ninshee inia moiyan anaa moiyan akee kedol enaa mbai naaku keidim naa ketasakutokii ltung'anii tanaa sii keidim nikitediakii naa lkulie tung'anak ana duo lpayenii tanaa siake likai tung'anii lintaasa ntokii tornoo naaku aaa inia nduata enye eipirita naa emoyan elokunyaa.

Kore enkoitei sidai niyelou ajoo kenuta ltung'ani naa ensheree keata naa lbulabul ng;arakee kore naa pee kenutaa ltung'ani neng'asuu aaku keshep ndakii najii, neng'asuu sii aaku ketii ndakii nemeinos naatai nainos oleng' kore otoki ng'hai keinyototoo ltung'anii tesiran elopisho kakee kore akee peikinyii nkolong' aapunye nepal inia lopareee nesidanuu kore sii otoki ng'hai naa enchere iyeulounyee naa ajo ketunutee ltung'anii tiniloo naa sipitalii mikii meipimaa naa lkitarii. Kore naa peipim lkitarii ltung'anii naa kesipunyee naa inia kataa amu keyelounii naa anaa ajoo lapatin aja anaa nutai tanaa sii nowikii najaa naraa ajaa katetema aikatai inia oitei esipitalii amu katodua naa ajoo keisidai ninyee neshomoo sii ninyee aaku naa aaku naa kesipaa ng'arakee naa kelimuu naa anaa sii ajoo nolopatin ajaa tanaa nowikii ajaa inia nutai.

kore ngholikinot naimaa ltunganak lemeataa nkidimat etum nkiasin ee biotishoo naa ensheree kore ngaz nodukuyaa nomotum naa ninshee mbaare te sipitalinii sidan nayarii pelakii mpisai anaa duo sipitalini ee lopeny ngarakee naa kore nenia sipitalinii naa mpisai kumok naa eyeu nemeataa naa loloo tunganak tangarakee naa meataa naa ninshee inia kidimataa kore sii otokii ghai naa ketii moyaritin nagol laata naaku kore duo ntokii shii duo ntokii naret ltunganaa naa mbimaa tanaa naa sii inia bimaa ee biotishoo teneyaa ltunganii naa kore naa piiya bima ee biotishoo mpisai eyeu naa mpisai kumok pootumi naa atabak kenyaa tiniloo naa atum moyaritin naagol laare . Naaku kore naa ltunganak lemeata nkidimata nomopuo naa ninshee atum inia bimaa naaku kore peaku etuu etum ninshee inia bimaa nomopuo naa atum biotishoo sidai tankarakee nomodup naa ninshee ashom nenia sipitalini naaku inia bimaa duo naidim nalaaki.

Kore ninko enkirorotoo enturururii elimuu moyaritin elokunyaa naa ensheree kopuo naa ninshe aipot ltung'anak ntokitin naijo seminanii neitoton naa ltung'anaa neisho naa ltung'anaa inia ng'enoo naipiritaa inia moyan naa elakunyaa. Kore naa peetum ltung'anak inia ng'enoo nopuo sii ninshe alikii lkulikai naa temuruai napashpaasha natii ninshee nopuo naa ltung'anak pookin ayelou ajoo enshere keatai anaa oyan elakunyaa naa moyan inia naneree nopuo ltung'anak sipitalii nemeitoki ltung'anak adol anaa moyanitin nenia nayau ntokitin naijoo sakutoree naaku naa nejia inko nkiroroto eltururirii naa elimuu moyaritin elokunyaa naa.

Kore sidano niasishore app e biotisho tesimu te biotisho emakeon, naa encheere kuloo naa enia app ninyee alikii nkaatai doo naa iwua meera sesen sidai anaa taata tana kuruwaa sesen niikili naa ajo miira sidai naa idiim niibishong' ng'araki naa kore naa nkireuaj esesen neeshomo naa ninyee ailiap oleng tana sii naatodua oleng alang' naa ng'oji shii neiyaari netii. Kore sii aitoki nkaai kore enia app e biotisho te simu keidiim sii ninye nikiliki ajoki miibaiye naa ishomshomo alaak nkeejek tana sii akweet puloo naa aitibiir sesen linoo. Nikiliiki naa ajokii tang'asu naa kweet kweeta tana sii tang'asu naa taasa noshii naa najii mazoezi pootum naa sesen ataa sidai. Kilikii sii atokii ninye nouwa presha le sesen enoo poo naake atoon eiyeloo ajo katii presha sawa tana sii eiyeloo ajo kiliapa presha tana kitodoiye niloo naa sipitali meikinchoori baare lkitaarini.

Kedede kore ltung'anak kumok kenyor aitaituu tealoo retetoo ebiotishoo naa kore tipat naata anaa naa enshere kore naa peitainii tembataa tanaa sii teinia aloo eretetoo ebiotishoo nolo naaduo ltung'anii naaduo ltung'anii naa oasikitai ntokii naijo nkarampee atum naa ninyee mbaare emakeon tesipitalii duo sidai oleng' ng'arakee naa natumokii duo mpisai naakiu naa keata tipat oleng' teneitai ltung'anak ng'arake lomon lebiotishoo amu kore naa peitakinii ltung'ani mpisai tanaa sii duo muchangoo naa sii tanaa nkarampee enkataa naata nyamalii ebiotishoo nemeitokii naa ilo tunganii anyamaluu amu kotum naa inia kataa ntoki nalakie inia sipitalii noloo naa sio ninyee naa atum naa lomon lebiotisho enye esidanuu naa ng'arakee naa neshomoo naa ninyee aloo duo ng'ojitin neishiakaki apaa itumie baare sidai.

Kore sidano ekadi neishorini te sipitali naa encheere kore peaku eyaata enia kaadi kore pii ishukunye sipitali nkaai kaata natiwaa ebiisong' tana imooi niiyeloo naa ilkitaari ajo kore apa ele ntamoyia neuuwa apaa ana sipitali nkaata najoo aje etaa apa moyian najii nchii nikinchoo apa elkiek ojee. Kore naa tana ishukunye onia moyian ake neiyeloo naa ninye ajo kore apa lolo lkiek likinchooki neemet naa kireet, nikiruinye naa aitoki aibelekenyaki aishoo aitoki kulikai odool naa ajoo keidim naa nikireet naa antoki ninye alang lolo apaa likinchooki. Kore sii aitonki ana sidano ena kaadi nikinchoori te sipitali naa kore piiloo nkaai sipitali natii nkaai koop kore puu ntoduayaa kore naaa ng'araki nimetii apaa loo ltaari enia sipitali apaa nitii nimeiyoloo sii apa ninye ajo kakwa lkiek apa kinchooki tana kaa moyian apa eiyataa enia olong'. Neing'orr naa ninye ana kaadi neiyelou ajo keeta apa ele ntamoyia ena moyian neishooki lelo lkiek, nikiloo naa ninye aishoo lkule lkiek sidaan alang leloo tenebo sii neiyelou moyian apa nietaa nia oloong'.

Kore sidaano enkadi naishorini te sipitali, naa kore apa ana kaadi kenepita naa ninye lomoon opiritaa ele ltamoyia, moyian apaa naata, nkolong apaa naeyuo meishori ldewai, orkiek sii oshooki. Kore naa enia kaadi sidano enye, kore puloo taata sipitali natii nkai nkoop nemee apaa nia itii kore pii itoduwaya neiyeloo naa lkitaarin ajo ncheere ana moyian apa eeta ele ltung'ani neishooki apa kuloo lkiek. Kore naa tenedolii ajo enya moyian ake nikinyaaka ashukuu nukupoo naa ninchee aishoo nkulee lkiek aitoki oata ninchee nkidimaata alang' lolo apaa likinchooki tedie. Kore sii tenaaku mee nejaa neiyeloo naake doo ajo eloo shaake ele tamoyiaa lenotuu sipitali ng'araki naa nyamali najee. Nekopoo naa ninchee aliiki paa tana doo eloo nikipimii te sipitali sapuki niloo naa mikipiim amu iimaniki otodua ajoo ieyuo sipitali etaa moyian napoo nkatitin kumook nedool naa ajoo ncheree nyamali sapuk ana nikirewue naa ninchee areeu nkulee oojitin netii naa biotisho lomoon le biotisho oojirio lelo lenyee.

Anata epuo naa lkitarinii abaki ltung'anak tenomanyaa naa tankarakee ketii naa ltung'anak lemodup naa ninshe ateyai mpisai napoyee sipitalii netii sii ng'ojitin naaku mebakii naa ltung'anak ashom sipitalii tonkolong' naboo amu imanikii duo etii ltung'anak ng'hojitin natuwaa ronjoo ng'ojii netii suom nemeata ltungani eing'uakii ltung'ani nenia suom neibisiong' naaku naa motumokii naa ashomoo sipitalii naaku naa keisidai duo tanaaku keatai lkitarinii opuo ninshee abakii ltung'anaa tenemanya nopuo naa ninshe aiparishere ltung'ana nedol sii ltamoyaa nopuo abaki naa tenenia ng'ojitin. Kore sii aitokii tonopuo lkitarinii abakii ltung'ana tenoomanya nopuo sii ninshe adol nghojitin namanya ltung'anaa amu kore duo tanaa moyaritin nayau nkariak iataa ltung'ani nedol sii ninshee ajoo enshere keitornoo anaa aree nawokitoo kuloo tung'anaa nopuo naa alikii ltung'ana neiko teneitibir nenia ariak poopuo naa ltung'anak atum biotishoo sidai.

Kore ilburabol lemoyian e malaria naa inchere keng'as oltung'ani anik aaku ketumito enkirowuaj tosesen tenkai kata aa sanasana duo enkata enkarie ore enkuarie naa kening oltung'ani ajo keinasita enkima neitutaa inankan naa ore dama nening oltung'ani ajo keinasita enkijiape oleng ata abaiki duo nkata nemeetai enkijiape kore aitoki likae bulabol lemoyian e malaria naa tenebo wentiroro elukunya amu ketiru naa oltung'ani elukunya kore sii aitoki oltung'ani oota malaria kore likae bulalabol naa kening emiyion eme inkirik orubuta tesesen nelo naa siininye aaku meyieu endaa aaketii indaiki nemeyieu enaataaduo ndaiki naati sukari naajii noo njai neeku lelo taaduo irbulabol lemoyian e malaria

Kore sidano emashini enkuatata osarge te biotisho naa ncheere keishoo naa enia mashini mee teiyeloo iltaari tana sii laishaeni le biotisho loouwa naa lomoon le sarge tana nabaa na presha enkuatata esarge le iltamoyiai ewuen naa atobaki ninye , amu kenere naa ore iltamoyiai ewuen etuu ebaki lkitaari neeng'asi aipiim nkuatata e sarge lenye pee otuum naa lkitari ateiyeloo ajo ajii na eikoo aitomoi ele ltung'ani. Naaku enia naa sidao emashini enkuata osarge te biotisho.

Kore tang'araki enia naa naaku ee mesidai te biotisho o nkeraa nulusiake nkerra osilan emuratare. Enia naa pee egira lkitaarini emurrua ana te tololung'ata asikong'ushoo epiirita naa enia muratare e ntoiyee, naa tang'araki kore naa tolosho lo maasai nedooli naa muratare ena ntoki etipaat naaku meamii naa nkitook tanaaku memurata. Kore naa lkitaarini ninye tebaata enchee nedool naa ninchee ajo kore ena bayi na meeta ntipaat ng'araki kore tenoloo naa kenya nkitook ajoo tiishoi naa ketuum naa nyamali amu meishoo naa aitobirakii. Ore sii nkaai ketekinii sii ajoo kore ana muratare naa keaki naa nkerra emoyiaritin naa ijoo doo nkulee moyiaritin ake naipiritaa naa lomoom lo ishooi. Naaku keiboori doo tanaaku naa etepaalaki muratare e ntoiyee.

Koree oshii peetai nkiboot osaai embaikino oosipitalini naa inchere kore naa teneeku kepalikini iltung'anak meetu ake tosaai pooki adol iltung'anak tesipitali nepuo ninche aaku keitanyamal naa ilomon lesipitali ketii oshi nkata neeku kenare neas isai oorkitarini napuonu naa irkitarini amanaa naaduo tewueeji netiridieki iltung'anak aadol iltamoyia neya sii irkulie wuejitin naatiu enaa noo theater meshomi naaduo aabak tenaa sii eishori naaduo ildawai neeku naa meyiari nepuonu iltung'anak ake ometaa ketii siininye inewueji nkaraki keitanyamal naa irkitarini nepuo aamitiki naa ninche eendelea tenaa sii epuo naa kwe epuo atiimu lelo tamoyia neeku inatoki taa peetai oshi nkiboorot oosaai embaikino toosipitalini.

Mee netipaat SHA te Kenya naa tang'araki keishiritaa naa iltung'anak otisiira ninchee atee tolo mutandao le SHA ojoo naa ninchee meas enia ntoki sia tiniloo suputali. Kore sii naai naa naikoo aitokii metaa mee netipaat SHA te Kenya naa tang'araki mee tooki doo nkai natuum iltung'ana mpesai ake adung'utoi amu kopoo naa iltung'anak sipitalini neshukuni ana sii ejokii entalaak mpisai to lbenia linchii. Naa tene meeta naa ltung'ani mpisai to lbenia lenye noloo naa aku motuum biotisho. Naaku kore taa SHA te Kenya nimee ne tipaat pii ng'araki naa enenia naa naaku ketii sipitalini anaa taa sipitalini loopeny nemee nyooraa ninche lo mutandao e SHA ata tinieta doo ltung'ani nia bima. Naaku kore piiyeu ndo niloo sipitalini e loopeny atuum baare emakiong' niloo naa akaku mpisai enono eyaari nintai choo doo italaa abaki naa SHA shaake to lmusaara linoo sii.

Kore esidanoo naata nkirorort ebiotishoo tong'ang'itee eatua nkishuu naa enshere naa kore naa nenia kirorot naa kopuo naa ninshee aisho ltungana ngenoo taatua nkishuu meteyoloo naa ltung'ana neikunaa biotishoo enyee kore sii ng'hai kopuo naa otokii ayau ltung'anak ayakii ng'eno meteyeloo ltunganak naa ajoo kore peibisoguu ltung'ani tanaa peemuai keneree naa neinyototoo nkata naboo neloo naa sipitalii meshomoo naa lkitainii abak kore sii otoki ng'hai sidanoo naata nkirorotoo ebiotishoo tonkag'itee eatua nkishuu naa kepuo naa ninshe aliki ntomonok tana sii nkitua enshere pemeitokii aishoo tankang'itee kore peaku ketabakaa nkataa naisho nkitok neinyototoo naa aloo sipitalii amu teinie naa epuoi abak nopuoi sii abak nkerai enyee kore siake aitokii tokii ee ng'hai sidanoo naata nkirorot ebiotishoo tong'ang'itee eatua nkishuu naa kepuo naa allikii loreree ensheree kore nkeraa kuninii keneree neyai clinic meshomoo naa ninshee motuudi sintanoo anaa naa najoo sheriani naa yalee oshoo le Kenya.

ee kore elaata oo sesen te gim naa keilepunye biotishoo pookin ngarake kore peelo ltungani alak sesen te giim nolo naa aning ajo etisidanaa nolo sii aibooyo nkulie moyaritin naayau ntokitin naatuwa duo teneton ltungani nobulu lata te nkosheke nepiru ltau nepiru sii otoki monyua oo nkulie nghojitin naake taatua sesen kore sii otoki nghai elaata e sesen to giim naa keilepunye biotisho ngarakee kolo naa ltungani aaku naa kening ajo keisidai sesen neata sii nguvu tanaa ngolon naaku naa motumtum ake ltungani moyaritin lolak sesen to giim ngarake naa einia naa naaku kore sesen lenye kelakita ninye kila nkataa naa te giim

Kore maadai nayau enkinasata orkiek oleng naa encheere kore naa pee loo ltung'ani ainos orkiek nolusokii loloo loitemerisho loo naa ninyee alauu naa ninye naikunaa nkishui enye amu koloo naa ninyee amooku lolo orkiek metaa meokore etai siai nadiim ninye ataasa tenaaku etuu einos lolo orkiek. Kore sii aitooki nkaai maadai nayau nkinosota orkiek naa encheere kore naa kang'araki naiyang'uni orkiek to mpisai naagool, naa kopoo naa ltung'anak aiyaa mpisai te nkotoii pookin ata tana mpurore tana sii aar sii ntokitin e nkaang enye. Amiir nkajijin nemiir lchaambai naa pootum mpesai naapoo ainosie orkiek. Naaku nenia taa maadai nayau nkinosota erkiek oleng.

kore tankarakee naishiliwaa apaa elong' sirkalii etuu eishoruu ropiyani naipiraree lkerenketii naa keshomoo naa ltung'anak tang'arakee inia atum nyamalitin kumoo oleng' ng'arakee ketii laisiayak leloloo kerenketii loshomoo abakii nkataa natuwaa larin waare tanaa abakii lapatin ilee etuu etum lmushahara kore leloo tung'ana notum naa ninshe nyamali sapuk oleng' ng'arakee naa netuu naa ninshe alak nkajijik etuu sii etum mpisai nalaakinye nkera enshe sukuuli nomopuo sii ninshe atum mpisai nanyayie ninshe ndakii tonkang'itee enshee onkera enyee naaku naa ng'arakee inia eshomoo naa leloo tunganaa atum ng'olikinot sapuk naa onyamalii ng'arakee natanya naa sirkali erau mpisai naipirita lkerenketii.

Kore ng'arake nataa mtandao enkoitei sidai oleng' tembaa naipiritaa rikoree naaku naa ketaa kore laisiayak lesirkalii tanaa sii larikok lang' mekuree aa elasima piloo atum larikoni tenkopisii iloo akee ltung'anii amutandao niloo airorie larikok linono tenkoitei natuwaa no twitter tanaa sii facebook tanaa abakii Tiktok kore sii otokii ng'hai eshomoo naa kuloo mutandaonii le tiktok sanasana teneboo oo facebook oo Twitter aretuu naa ltung'ana amuu etaa naa kepuo akee ltung'ana tanaa duo lbarbaranii torok eatai neya ltung'ani picha tanaa eyaa video einie ng'hoji nerawakii larikok nejokii naa intodol naa nkoitei nipopuo aretunyee yooh ng'arake ana nyamali nikiata ekuloo barbaranii torok kore sii tanaa sipitalinii metii lkeek kore peepuo ltung'ana sipitalinii nopuo nowosh picha nejoo metii lkeek enee nerewakii telmutandao le Tiktok tanaa sii twitter leloo arikok nopol naa inia tokii aretuuu naa ninye ltung'ana ng'arake naa kore rikoree nopuo naa ninshee adol ensheree ekeatai nyamalii te murua najee nopuo naa ninshe aretuu leloo tung'ana .

Kore mbaa naatupukuto tenjurore e IPSOS nabayieki det, naa kejoo nia njurore ncheere kore naa ltung'anak le Kenya kejoo naa sajata e onom owuan nchere meoloito naa Kenya te nkootei naishaari anaa naa doo nanere loo. Kore sii aitoki sajata etomoon osiet kejoo ninchee nchere kore sirikali e Ruto naa keesita mbaa sidaan amu keret naa ninye. Kore aitoki sajata e onoom oare nejoo ninye ncheere kore nkaajijik naashetitai najii affordable nchere mopoo naa ninche aaku ne maana naa keiyaari neondoaki tana sii keiyaari nemeitokini alaak aadung' ltung'ana mushaara ng'araki nenia ajijik naa.

Kore nduatai nkaaraki naibaalie lomoon obayieki encherre kegirai ainyalaa imali e sirkali. Kore naa nduatai pee meitokini agiil nia naa encherre keyaari naa neloo sirkali aibung' leloo ltung'ana pookin onyalatie nenia imali e sirkali neai kortini nopooi naa aisitaaki. Kore naa pee etumie kortini mokoso nepoo naa ayaani ninnchee tana naa eoshii fine. Kore taa tang'araki enia nopoo naa ninchee aaku nkitanyayuko to nkulikai ooyou naa atoki ninchee neyaalaa imali e sirkali pee meitoki naa ltung'ana aas nenia mbaa. Kore sii atokii nkaai duata naa ncheere keyaari naa naloo sirkali aduaya naa ajoo kore ltung'anak opiiki nkofisini e sirkali natii imali naa ltung'anak sidaan lemeata mpurore nemeata sii abaki ng'orr aing'orr ntokitin nemee nenyee. Naa nia taa nduatai pee metookini aijiil nenia bayi

Kore ng'arakee keatai sikuizi tokunaa olong'i ng'olikonot nagirai aimaa tenshotoo osiatin kore naidim nanuu aishaaki lelero nayeu neiteruu siatin enyee naa ensheree inia taa nkoitei nayarii neimii. Tangasuu siai linoo ning'er sii lkulie tung'anaa amu kore peasii nejaa nimikintookii aata lkijananii tanaa sii leleroo nemetii siatin neisometee kore otoki ng'hai naidim najokii inia leleroo nayeu neiteruu siatin enyee naa enshere keti sirkalii mpisai olkijananii naaku inturorotoo anaa lturur nipopuo nkopisini esirkali te kaunti oo tesirkalii ekilipet meishorii ntai nenia pisai yolkijananii puupopuo naa aasie nenia biasharani inshii tanaa sii aasie iloo siatin linshii liyeu ninteruruu.

Kore nduata aai teleloo karsisii oyeu noponuu abol mbiasharanii teloshoo lekenya naa kajokii nanuu ensheree nchoo duo eibalie sii lomon ajoo ketii nyamalitin Kenya ana nonkukoo elbarbaranii torok oosimui kayeu siake naitokii alikii ajoki enshere kore tinijoo ng'uraa duo kuna opii natii nkoloo Kenya anaa nonkulie onetanzania noo uganda onkulikai Kenya akee duo sii naisul teninyee ng'arakee kore te Kenya naa etii leleroo sapuk naisumatee naata naa ninshe ng'eno naiddim naasie iloo kazin lonenia ampuninii nabolii naa ore sii Kenya, Kenya sii naata uchumii duo naata ng'olon naaku keidim naa neyakii leloo karsisii ninshee faida tenebol nkampuninii tenee naaku naa kaitukuj duake nanuu ajokii minsho sii duake emiraa ntai inia kakee ootun intobol nkampunini ng'arakee oree tenee te Kenya nimilau naake dupotoo tenenia biasharanii inii.

kore ntoki naidim nanuu atejo ninye nyamali sapuk nagira sukuulini aimaa pemetumitoo nkisoma narisio naa tankarake kore naa mpisai narewaki sirkalii sukulinii nemerisio amu keti sukuulini narewakini mpisai milioni naatai narawakini nkalipuni ongwan ana det nikitiningoo te nkang ee homabay kore siake eikunari neja kepaasha naa otoki sukuulini nkarake keatai sukuulini naata ninshe malii naatai meti sukuuli naata nkishuu ee kulee neatai sii naata ntare naaku naa nghai oitei inia natumie ninshhe mpisai napuo aigerie lmaalimoni neinyengunyee ntokitin natuwaa mbukui naisomareki olabaratorinii o ntookitin naijo nenia naaku inia toki taa peegira naa sukuuli aaku metum enkisoma narisio ngarake merisio ngolon naa naata sukuulini pooki talee oshoo le kenya